Mĩtĩ rĩrĩa twamĩhanda mĩingĩ nĩ tũteithagia kũgĩrĩria njũĩ citũ kũhwa na ĩgatũma tũkorwo na maĩ maingĩ na nĩ tũteithagia rĩngĩ kũrĩ waki wa manyũmba tondũ nĩyo ĩhũthĩkaga mũno harĩ gwaka mwena wa mabati-inĩ na nĩcokaga ĩgatũrigĩrĩria tĩri gũkuo nĩ maĩ tondũ rĩrĩa mbura yaura nene maĩ nĩ maũkuaga.

Nyambaga kwĩĩta kamũcemanio nĩgetha hote gubanga mbeca icio kuringana na kĩrĩa ndina bata nakio, nĩgetha rĩrĩa ngũkorwo ngĩka mathabu makwa menye kĩndu kĩu ũguũo kana nĩ kĩndũ kĩrahuthĩra mbeca nyingĩ, gukĩra ico ndĩnacio kana nĩ kĩndu gĩguthiĩ rĩngĩ gĩkorwo kĩrĩ na goro wa makĩria ma ũguo, rĩu niĩ nyambaga ngetwara kũrĩa kũrora ka kũrĩa kĩroima ona ndathĩĩ kũgũra gĩtigakorwo kĩna maũndũ maingĩ kana gĩtigakorwo gĩa kũngia.

Kĩrĩma kĩa mount Longonot nĩkĩhotaga kũgucĩrĩria andũ aingĩ, nĩũndũ nĩkĩrĩ na ũraihu mũnene mũno, ũrĩa andũ makenagĩrĩra rĩrĩa marakĩambata nginya igũrũ ,na mũthiũrũrũko wakio naguo nĩ ũcokaga ũgakenia andũ rĩu nĩkĩhotaga kũgũcĩrĩrĩa andũ nginya kuma mabũrũri ma nanja ,na athũngũ magoka kũu ũguo nĩguo onao makenerere kwambata na gũthiũrũrũka kĩrĩma kĩu.

Gũitĩrĩria maĩ ũkĩhũthĩra njĩra ya tekinoronjĩ, no ĩgũteithagia mũno tondũ nĩ ĩtũmaga mũndũ ndakanoge na nĩ gũtũmaga mũndũ ahote gũitĩrĩria maĩ kũndũ kũnene rĩrĩa araitĩrĩria mĩmera yake, na nĩ gũtũmaga mũndũ ndakahote gũthiĩ o harĩ mũmera o harĩ mũmera na ũgateithia mũno tondũ o mũmera o mũmera nĩ ũhotaga kũnyitwo nĩ maĩ na ihenya o harĩa mũmera ũrĩ, na ũkareka mũmera ũikare ũheheirwo nĩ tĩri mahinda mothe.

Nĩ tũteithagia mũno rĩrĩa mũndũ kũrĩa mũndũ arĩ na mwako tondũ nĩ tũhotaga kuonania kũrĩa maĩ marĩ igũrũ, tũmĩtambo tou twa gũthũrima tĩri, na tũkahota kuonania atĩ nyũmba kĩrĩa harĩa yagĩrĩire gũkorwo ĩgĩakwo wega ĩte ndĩkanoke kũgia mũndũ thutha-inĩ nĩũndũ wa maĩ, nĩũndũ wa ũhehu mũingĩ wa tĩri. Nĩ tũmĩtambo tũa gũthũrima rĩera, na tũrĩa tũteithia mũno kũmenya rĩrĩa mbura ĩkuhĩrĩirie, kura.

Mĩtambo ĩno nĩĩteithagia mũno, hĩndĩ ya mĩako tondũ nĩhotaga kuonania kũrĩa maĩ marĩ igũrũ, maĩ marĩa matũmaga nyũmba igakoragũo ĩtarĩ njega nyũmba ĩtakoragũo, ĩtakoragũo ĩtarĩ na hinya, matũmaga nyũmba cimomoke na iria ingĩ ciboboke, nayo mĩtambo ya rĩera nĩĩteithagia mũno, kuonania rĩrĩa ma mbura ĩha, ĩkuhĩrĩirie kura, na.

Tekinoronjia nĩ ĩtũmĩte maũndũ mahũthe mũno tondũ rĩrĩa mũrĩmi ahanda indo ciake nĩ ahotaga o kwandĩka o kĩndũ harĩa kĩrĩ, na harĩa ahandĩte, rĩu ĩkahũthia wĩra tondũ mahinda marĩa mũrĩmi egũtua gũthiĩ kũrora kĩndũ ndaratinda agĩthiĩ gũcarĩrĩria kũrĩa kĩndũ kĩu kĩrĩ, no nĩ arahota gũthiĩ kou rĩmwe kwa ĩmwe nginya harĩa kĩndũ kĩu kĩrĩ, na nĩguo tekinoronjĩ rĩu ũguo nĩ ĩrakũria bũrũri mũno.

Ũhoro wa gũkũrana hihi kĩndũ kana indo ngũrani na njĩra ya tekinoronjia nĩ ĩtũteithagia mũno tondũ harĩa waiga kĩndũ nĩ ũhotaga kwandĩka thĩ-inĩ wa tekinoronjĩ-inĩ ĩyo, na ĩkahota gũkĩiga nginya kwa ihinda iraihu atĩ no ũhote kũrora harĩa waigĩte kĩndũ thutha wa ta o na mĩaka ikũmi, na ũtuĩke wa gũkĩona tondũ nĩ gĩtũmaga ndũgakorwo ũgĩtukanĩrwo rĩrĩa ũragĩetha.

Tũtege twa drone nĩ tũteithagia mũno mwena-inĩ wa ũrĩmi, tondũ mũrĩmi nĩ ekũhota gũkorwo e handũ haraihu akĩruta mawĩra make mangĩ, na akahota gũthũrima kuona mahiũ make rĩrĩa marĩ handũ hanene harĩa mararĩra, ĩgatuĩka ya kũmerorera na kũrora matigatuĩke ma kuma na nja gũthiĩ gũthũkangia indo ciene.

Nyambaga gũthikĩrĩria o mũndũ o mũndũ ũhoro wake ũrĩa ũtũmaga akorwo agĩturithio nĩguo, nĩgetha hote kũmenya kĩhumo kĩa ũndũ ũcio, nĩgetha ona ngĩthiĩ kũnina ũhoro ũcio, kũmaninĩra ngucanio ĩyo marĩ nayo, ngatuĩka wa gũkorwo ngĩmenya, kana thiĩte nginya thĩ mũno kũmenya kĩrĩa gĩatũmĩte makorwo makĩgucania ũguo. Rĩu nĩ hakoragwo harĩ hahũthũ mũno, rĩrĩa ũratua cira ũcio, tondũ nĩ ũmenyete maũndũ marĩa mekĩte kuuma kĩambĩrĩria.

Andũ rĩrĩa macemania hamwe, nĩ mahotaga kwaria maũndũ maingĩ, makahota gũkorwo na mathaa maingĩ, rĩrĩa marĩ hamwe, makahota gũkorwo marĩ na mĩbango mĩingĩ mũno, makahota kwaranĩria wega, matarĩ na maũndũ maingĩ ka hatarĩ na maũndũ maramateng'eria. Na intaneti, rĩrĩa marahũthĩra intaneti kwaranĩria, andũ nĩ makoragwo makĩheana ũhoro matekũrĩkĩrĩria, makaheana ũhoro ũrĩ nuthu nuthu.

Ingiamba ndĩmete marĩ othe, twambe tũkorũo na kahinda, ga, gaitũ tũrĩ hamwe, tũrĩanĩre, tũnyuanĩre, nĩgetha mahinda mau mangĩ nĩguo twarĩanĩra tũkorũo tũrĩ na, mũcemanio mwega, tũcemanie, twaranĩrie, tũhote gũbanga mĩbango mĩega yothe, ĩkinyanĩre, rĩu kũu, kũrĩanĩra nĩgũtũmaga andũ makorũo marĩ hamwe na maikare marĩ akenu.